Eng emoni po Kenya kochang kot missing temik amu noton anan bichuton ko chetoreti emet koet ako tesak koliet nebo tukuk eng emoniton temik komine tukuk che ter ter kotiengei komosta noton nemiten icheget temiik choton cheu choton chemi komostap kericho ko minei chaik ko temik choton chebo komostap uasingishu kominei missing pandek ko temiik asikolil imbarenik kwak konyolu kotuyo ak biik choton chekisomonchi ng'alek chuton sikotoret ichek komwochin olekilildoi ak olekinoitoi yo lekit sikopit kemin minutik choton chekwaket kora temiik komuchei koal moshinit noton nekimuche kelilen mbaret nywan asikonai kole kokoyam keminse ng'ung'unyat kemin bandek anan tomo ko karan noton.

En temik choton chemii emonibo Kenya ko kigotesak moshinishek ak karik che boishen. En kasari konyoluu konai chi ole imuche komin bandekyik anan minutikyok ouu ko noton ii ko kikoboishen muswognot noton nebo kasari asikopit kopiman ak konai kole sirutik choton che koger komuche anan koyomegee kemin minutik choton. Ko kasari ko boishen karik choton che terter chebo muswognot asi kepimanen ngungunyat kele kot ko tindo chumbik chechang anan mi komie kemin minutiet noton ne komoche kobotik komin. Komiten moshinit noton anan komputa noton ne kindo ngungunyat asi konai kole mii komie anan komii komie ako moshini noton ko boishen biik choton

En emoniton bo Kenya ko terter kabiloshek choton chebo kotonok kotiengee kelee chi oinon ne kongote ak kole ko ano ole kokingote. En emotinwek alak ii kengoten tuguk choton chebo muswognotetab kasari kobaten en emonibo Kenya biik chechang yon moi kongot sikengeit en korenyin ii ko boishen postishek choton chebo ketik ii ak korat ak sigengeit kosungugan. Alak koraa komuche ko boishen matubaruk ak semendi ko sungugan korenyin ako noton ko techokse komie ako kiim kot missing. Ko niton ii Kobo biik choton che muche gee anan ko mogorek. Biik alak chemii ngweny komuche konde tuguk che uu choton chepkomon ako Kararan niton. Ribe komie ako ribe tuga amochut

Eng emoniton nebo Kenya koter ter chitugul ak ole riptoi lakwenyin mii age ne ikochin dakitari koker lakwet nyin komi noton nekikonai kotkomioni lakwet nyin angoker kityo en amun kotesak muswongnotet ap kasari ko chang olekekertoi atkoimioni lakwet ana tindoi kaimut agetugul ko ko ii sikindet ko yo keker katesak maat eng borto ap lakwet konyolu igere kotkomii komie anan kotiengei kora komii en asista iger aki kere ile toschopok anan imioni lakwet anan kotko ta kobure anan koyoo maat eng lakwet komuchei kotindoi malaria ako noton ko miondo neya kot mising nenyolu kelabaten lakwet kwo sipitali en chokchinet.

En kasari en emoniton bo Kenya ko kikwo ngweny kasisiek en serkalit kosir emet ab America ole chang kasisiek chenyoru biik ko asimonyor kipsomaninik chekitar sukul kotom kotech serkali kampunisiek cheterter chemuche konyorunen kasisiek neranik .Somanet nebo kasari en Kenya komotoreti kipsomaninik amun yon katar kipsomaninik konyo kobure en kaa buch akotinye lesenit nekitar sugul akomokyingei kasit koyai.

En kasari ko kogotesak sigetab look en emonibo Kenya kosir emotinwek alak amun en emotinwek alak choton che uu america ko kikibos sigetab look en chitugul konyol kosich look oeng chitugul asi Kobos nambarit noton nebo biik en emoniton. Bo komonut kwo chi anan kamet ne nyigis kwo sipitali en Kila ak Kila amun toreti inee konai kot ko tesetai lakwenyin komie en moet ii ana kosich koimut ko noton ko kararan kot missing amun kot komii koimut kosip kesiche ak keter kotko yait kot missing ako koraa ngwo kamet sipitali anan ketesiet noton nebo konyoiset ii komuche konai kole lakwet oinon nemiten moet kotko ngetet anan chepto

Chang kot missing ole kitoretito muswognotetab kasari ak karik choton chebo kasari en imbaret anan en temisietab nguni. Kobotik ana biik choton che temisie ko kikoboishen karik choton che terter ak kotoldoleywek asikopit kotesak minutik ana kotesak tuguk choton che mii imbar kot missing. Tugukab kasari choton che kiboishen kinagen beek ii kochang kot missing yon inogoi beek minutiet noton ne Tomo mingin ii ko biikab kasari ko kikotil tyeltyelishek che mengech asi konde beek ak korutyi konegityin ak minutiet noton ne kakimin ko noton konogi beek mutyo mutyo ako toret komororji beek en atkai tugul. Koraa miten cheke boishen en in mbaronok choton che echen ko toreti kinaga beek minutik choton chechang ii

En kasari anan emonibo Kenya ko kikochanga kot missing mornoshek choton chemuche inde rabinik ii ak mornoshek choton chemuche kotoretin tomii koimut agetugul. Ako noton netaa mornani kibore NSSF ii kotoreti biik choton che yosen ak neranik imuche ko chi netindo kazit koraa kot missing. Yon nekit kwo gaa chito koyoe kazit ii komuche kwo kompunit niton ak bakosirgee ko membayat nebo yuton asi konde rabinik oleton ko mutyo mutyo si yon negit kwo gaa anan yon negit kobek kazit ii komuche kotoret kompunit niton kolibonji bilishek choton che terter. Koraa kompunini komuche kotoret biik choton che moi kotes rabinikwak ana nekiguren investment ii kotoreti ichek kogoji ana ko gonorji rabishek chebo kazinywan

En Kasari noton nebo kigotesak soet ii ak muswognotetab kasari en emoniton bo Kenya ko kikopit kompunishek choton the terter ak mornoshek en komosto noton nebo Kenya, ako sisom loan choton chemuchi inamen mungarengun ii komiten kompunishek choton che terter chemuche kotoretin nyoluu itindoi karik choton anan ngomnotet noton nebo inam mungaret noton nemuche imwoi asi kotoretin konomun ak kogonin tuguk choton che mokyingee. Kompunit noton nemuche kogonin rabishek chuton ko benkishek choton che terter chemiten en emonibo Kenya, netaa kouu KCB benkini komuche kogonin rabishek choton che nomen mungaret kotiengee kole mungaret oinon noton

En emoni bo Kenya ak komoswek alak en emoni konyalu kenai kele komosta aino anan koret ainon neimi olan tugul yon kewendote ako kot mising' anan en komoswek chechang' kosirotin kaimutik en bakoinik chemi en tabanutab oret anan en postishek chemi en oldo tugul kotingei at ko taonit noto nekewe anan komosta ainon ako boishetab kesir kainutik chuton ko asimapet chito en kwo yoto ole moingen komuchei konai kole mi komosta nekikuren nee komosita kibore oloitoktok ko inoe chiton yon kewe yuton ako angen oloitoktok ko komosta noton nemiten garisa oko en emoniton ko yamat kot mising' anan mataropani komosita ako inyoru bakoyondoni yon iwendi itokchinigei emonoto nebo Ethiopia

En kasari ko kiwalak kot missing ole kinogoito beek minutik ak tuguk alak tugul che kemin en imbar. Kigowalak kouu ni amun en muswognot noton nebo kasari me kigowalak en Kila ak Kila ako kowolokse muswognotoni ko ibuu biik tuguk che terter ak karik che terter choton che kiboishen en imbar kouu noton miten moshinit noton nebo kogustoetab ngungunyek en imbar ii asikopit konai kobotik kot ko Karan ana koron ngungunyek kemin minutiet noton netindo. Moshini nii Kobo komonut kot missing amun toreti ichek konai kole Chang chumbik ngungunyek ana yamat. Koraa mii karik choton che kinogen beek minutik en imbar ako koron karichu amun miten choton che kiboishen kinagen imbaret noton ne oo kot missing olon komokyigee kobotik konde beek minutik

En emonibo Kenya ko chang boisionik che yoe serkali ako angenge ko boisioni bo Municipality boisioni ko boishet noton nebo komonut kot missing ako nyoluu komiten en emet agetugul boisioni. Mornani kotoreti kot missing mengik choton chebo emonibo Kenya ak biik tugul en atkai tugul. Kit netaa netoreti mornani ko teteochin mengiik choton chebo Kenya yan kabaa Barak olyetab tuguk choton che kyole mengiik ii. Toreti koraa nganaset noton nemiten biik ii ko ngololsechi akobo tuguk che nyoluu keyay en oloton ii imuche ko oratinwek che kokomeyo anan ko look choton che mobendii sukul en yoton ako kogo echegitun

Yon tomo ak yon kokesich lakwet koter kot missing boisionik chenyolu keyai en sipitali keyochi kamet ii ak yon kokesich keyochi lakwet en emoni bo kenya kicher serikalit mornet noton netoreti kamatusiek yon siche laak ii korip ichek akokochi ripet noton neyamat yon nekit kosich lakwet anan yon kokosich lakwet boisiet neyookse en sipitali yon tomo kesich lakwet ii wendi kamet pakepiman keswa ngot komii lakwet komie akoo momii miando nekokonam kokaran niton yon tokonegit keseich lakwet ii ak yongokesich lakwet ii komuche kwo kamet kobokosich lakwet en sipitali yoton ii asimonyor kaimut agetugul ngosiche akesip kenai koimut ngoto kotindoo lakwet.

En emoniton bo Kenya ko biik choton che kikobesen rabinik ii kochang kot missing ii ako biik choton che wekto rabinik choton che kosom kobaa benkishek ko tuten kot missing ngamun neranik chechang en emoni bo Kenya komotindo kazishek ako momuche chechang kolipan rabinik choton. Ko oratinwek cherupe asi kinde chito CRB ko netaa birun anan koyogun rotutiet anan ngoliot en kolenjin korichelewan ilipan rabinik choton sirun kiiton en orowek somok anan angwan ak noton ii yessir konam kobirun komwoun kole kokosir ak kityo yemenam kondein CRB

Komosto noton ne tononjin ureriosiek en serkalitab kounti ak noton serkalit nebo Barak ii koterchin kot missing ako toreti serkalitab Barak serkalitab kweny kogochi chepkondok choton chemuche kotoreten barnotik anan neranik choton che kabaa ureriosiek en yuton. Komonut noton nebo serkalit kounti en ureriosiek ii ko netaa konyoluu kotononji yan kayaak ureriosiek chemiten en komosto ana komosto noton nenyinet, ureriosiek choton chebo sukul ii anan ko ureriosiek choton chebo kokwet ako nyoluu kotoret ichek kwolji karik choton chekimuche keboishen en oloton ak koraa kogochi tuguk anan rabinik yon kobelis

En emonibo Kenya ko kikochanga kot missing tuguk che mokyingee serkalini ako serkalini ko mokyingee koyum aisurutiet en chi anan mengindet agetugul nemii emoni. Niton ii ko kichob muswognotetab kasari kobun soet noton nemuche koyumen aisurutiet en chitugul. Kiyay kouni asikopit koik roisi kayumetap aisurutiet en chitugul. Tuguk choton che mokyingee asi ichob anan ilipan aisurutiet en Garissa ko netaa ko nyoluu itindoi nambait noton nebo kompunit niton nikibore KRA ako kibore nambait niton KRA pin noton kit ne mokyingee asichut soet noton ii ak ilipan aisurutiet noton ne kigochin

En emoni bo Kenya ko kikochanga kot mising kaimutik ako kaimutyet netai ne nyoru bik ko noton nebo rabinik anan chepkondok Che nyolu Che nyolu koboisien sigik kolipanjinen lagokwak sukul ago noton kituiyo serkalit ak kompunit noton nebo barak asi kotoret neranik choton Che miten en sukulisiek chebo barak kogochi rabisiek choton Che kakibesendechi Che kibore HELB Loan toreti kot mising rabinichu neranik Che mi sukul komuch kolipan rabinik choton Chebo sukul ak Che toretengei asi nyoru chepkondok choton chebo HELB konyolu koi mengindet nebo emoni bo Kenya nyolu itindoi kadit noton ne Iboru kole ibo emoni bo Kenya

Serkalit noton nebo emetab Kenya ko tuitos ak emotinwek alak choton che uu america, Germany ak alak chechang choton che guitosgee ko toreti mengik choton chebo Kenya konyor chetit ana cardit noton nenyoluu komeny ana kwo pitanin ako kichob serkalit kot anan kompunit noton nemii en emonoton ne toreti biik choton chebo Kenya konyor kit noton nemokyingee yon konyor koimutiet agetugul komiten yundon. Toreti bichuton mengik choton chebo Kenya yon mokyingee konyo kowek gaa anan yon mokyingee kosich kit ne uu kazit en olindon ko kiiton ko kiyay komie serkali kotech ak kotuyo emotinwek chuton oeng

Kit nenyolu koyai chili anan mengindet noton nebo emoni bo Kenya ko nyolu kisib kokwoutik choto chekiyoe asipit konyit kartasishek chuton nii chenyolu kinyit asimayachin sirkali tukuk chechang anan rabin chepkondok chechang yon kechelewan komenyit kastasishek chuton. Kompunini ko kompunit noto nebo KRA nekichob sirkalit ab Kenya kobun muswoknotetab kasari en soet asikoyumi isurutyet kobun en kila betut no kila kenyit kotiyengee kole yoet kasit oino. Koraa kit nenyolu kotindo mengindet noton nebo Kenya ko nambait noton nebo KRA ak kwo yoton olekinyiten.

Kongeten kosorwek chechang choton kongeten kosich kandoinatet emonibo Kenya ko kikowalak olegee somondo anan ole somondo logok kongeten yoton agoi kasari ele kogoit kit age nekesomonen noton ne keguren CBC. Ter kot missing somanani ako monyoru somanani, somanani konyoru logokyuk amun koto ketou oin somanani niton ako togu kelee Karan kot missing CBC niton amun nome lakwet koto komingin ak konde yoton ole chome lakwet ii ak ole tindo talentainyin en yoton ako ogere kotoreti logok chechang en emoniton bo Kenya

En iman ii bo komonut kot missing kobaa chigilishet kamatik choton che nyigisen amun toreti ichek kot missing konai kororonindap bortanywan ii ak kororonindap bortap lakwet, Karan koraa kot missing kobaa kamatik sipitali amun imuche konai kole etu lakwet ana kot kotindo koimutik oinon. Nyoluu koraa koba kamatik bakecheken lakwet anan yon kisiche kobaa sipitali asikopit komapit koimut agetugul yon kisiche lakwet ak ko kararanit kot missing. Amune simochome kobaa kamatik chechang ana sigik chechang kobaa kecheken lakwet yon kogosich ii ko amun iyoni kole yon kogesich komo kotindo koimut agetugul ako etu ko kararan komonyor koimut

En Ole abunu yoton ko kaunti noton nebo Bomet ko chang choton ami Che kibo keny ko amitwogichu ko choton Che kibo kalenjin ako alak en amitwogichu kotakoame bik agoi raini amitwogik choton chebo keny ko choton cheu isoik, isagek, ak okot kora mborochik ko amitwogichu ko ki ame bik choton chebo keny akot batiemisyekok ago ki koron kot mising en borwekwak kosir amitwogik choton chebo kasari Che tindoi mwanik Che Chang kot mising amitwogik chuton bo kipkaa ko ki kimine en mbar ago momi kit ne ki kiibu en kampunit noton Cheu mursik chebunu teta

En emoni bo Kenya ak emotinwek alak choton Che boisien ngamiok ago emotinwek choton ko Cheu Somalia ak choton chebo bitonin cheu Saudi Arabia kochome ngamiok ago noton kobo kamanut kot mising ko kit netai ko kinde kamanut alamok ngamiok ko asi konai kabatik kole ngamienyin ko ainon olon kobet komuche kocheng ak konyor ngamiochuto ko Tam kobendi oleloo sait age ko imuche kichunda koba ichegen noton amune si kindo alamok makararan kot mising kinde alamok ngamiochuto makararan kot mising kinde alamok batet ab ngamiochuto amun barei makatenywan ago imuche kokon kit neu moet ne mosobe en Makatet ab ngamiochuto noton kosamis kot mising

En kasari ko kiwalak kot missing somanet, mo en inegen emonibo Kenya akot en emotinwek alak. Kenyisiek oeng choton che kogosirto ko kii serkalit noton nebo nguni somanani bo anan nikiguren CBC ako kiibu kondoindet noton nebo emet nekibore William ruto angandan macham biik kot missing somanani ko ogere anee ole toreti biik chechang ako toreti kokwet atkai tugul amun imuche konai lakwet ole chome ana kole chome koyay nee kotoko mingin ako imuche kobakakta tuguk alak ii ak koyay noton inegen nechome. Koto ko mengech logok ii kinete akobo tilililndo en kokwet ak kot noton ii komuche konyo kotoret sigik atkai tugul

En kasari ak en kokwet ko koet kot missing boisietab soet ako amuche ale toreti kokwet kot missing somanetab soet en emotinywek alak komokobendi laak sugul imuche kobur lakwet en gaa akosoman en soet koboisien simoit noton netindoo anan koo kompyutait kit noton netoret somanetab soet en kokwet ii kit netaa kobose boisietab chepkondok cheboisien sikik kosomesanen lagok kila betut nebo kobaa suguli toreti kora sikik kobos billit noton netam kolipani kila betut ingwo lakwet sugul kora ngomii laak gaa komuche kona sikik kole miano lakwet akoo imuche konai kole kayai nee.

En imani konyoik kotindo kasit neo kot missing nebo Konya bik kii ak korib bik choton chemii ako bik cheboto cheyolu korib ko lakwet tii ak kamet imuche yon koyikis Kamet konyolu korib inendet bokosich lakwanoton oleimuche kitokosundo ripsetab lakwet ak kamet tii komuch kosirchi inendet konyoindet tii an takitari tukuk choton chemuche kwam kamet6tii ak lakwet chemuche kotoret ichek en ripsetab bortanywan ni amanam mionwokik choton chebo koristo cheu loliot tii ak alak. Koraa komuche korutyin kerichek chetse9 kokimit borto yon komiten miondo agetukul lii kotoreti kamet kot missing kokimit yon konyikis.

En emet nebo Kenya ak emotinwek alak ko nyolu chi age tugul ne moe koket karit anan netindoi karit ako mongen ko nyolu konetgei koket karit korok komowo laam asikobit konai inendet Ole kiketitoi asibit komakon kaimutik en laam ago en sugulit niton nibo spurs komi kabilosiek Che terter chebo tiemutik Che kigonin asikobit kenai angot ko korinai I get karit netai kinete chito agobo Ole ketito karit en lam noton nebo lenisiek somok, angwan anan okot ko cheite sisit ago ko nyolu konai kole kiketoi ano en yoton nebo aeng kigochi koketat karit komiten ak mwalimu asikobit konai mwalimu kole kokonaita ano koket karit agoi yoton

En emetab kenya konyolu kinde taishechuto oratinwek akot kou emotinwek alak konyolu kinde taishechuto amun netai kiit netoreti taishe chuton ko kobaten toretin kokaranit taonit nekakinde taishe chuton kotoreti kora biikab karishek konai kole bunei ano oret ako kakoit ole taonit anan tomo kiit kora netoretin nginde taishek oratinwek cheechen ko toreti koker chebo karishek kole mi chi nebunei lam taban asikobit komakwer noton kokonu kaimut kot mising' taishek kora chemi oratinwek koondoi chorik cho miten lamishek cheimuch komoei kochore biik tukuk kwak en kobendi en oldonyui koondoi ngomi taishek kora ako toretoshek kot mising'

Chang' komoswek kot mising' chemutu biik anan chemutu kiprutoinik kobwa emoniton bo Kenya emoni kotindoi komoswek cheterter tindoi araraiwek tindoi yoton tiong'ik choton chebo timin chemuche kobwa kiprutoinik kinyikoker anan kosweita yoton netai ole chomei biik koba en emonito bo Kenya ko komosta noton nebo masaai mara ole tindoi tiong'ik choton chebo timin chechang' kot mising' choton cheu belek ng'etunyik ak alak chechang' kochomei kiprutoinik kot mising' kobwa ole uu yuton kopir pichainik akosweita ako noton kotoreti kwo barak oliet kot mising' nebo emoni bo Kenya akoek isurutiet noton netoretin emet nebo Kenya kotesak

Chang kosorwek Che nyolu kogoito chi konunotyot ago bik choton chebo emoni bo Kenya komatochome kot mising kogoito konunotoikik kou bik chebo bitonin chumbek Ole angende yon itindoi chi chamanet ko nyolu igochini inendet konunotyot kotienge komi igorto ainon yon kora komiten igorto neu arusi ko muche koib konunotoikik kwak kobokogochi sandet anan bichoto Che kaituni ge asikobit kotoret kobakonamen sobet konunotoikik kora kigochin bik yon koibelis en kasit noton ne kayae imuche ko kasit noton ne konu mushara anan kou noton nekolopoti kigochin konunotoikik

Emonibo Kenya ko nganda chang' araraiwek ko oo araratan noton nebo victoria kot mising' akot en emonoton nebo afrika ko noton ne oo mising' miten araraiwek alak cheu chebo Nakuru Naivasha ak alak chechang' komakonu njirenik en chong'indo chuto noton amun mi toritik cheomei kot njireni chuto ako machang' mising' ako alak en araraiwechu ko bekchwai kotindoi chumbik ako noton komaiyoni kotindoi njirenik choton komositan bo victoria anan araraita nebo victoria ko korom bekchin ako tindoi oinet noton netumtoen beek noton amune simatindoi chumbik bek chwai ako chang' njirenik kot mising' karan kot mising' araratan amun

Kiramut lakwet sabarit agenge kwo chanaganet ako nyolu kevhanachan lakwet agetukul yon takomingin kimuche kokobok kechonchini noton nebo polio ana kechonchini agetukul. Bo komonut boishonik amun ribe boishetab anan bortab lakwet kotokomingin akoi koet. Kinomutii lakwet kwo chanchanet ko mokiyoche bik kechanchan lakwet en sipitali agetukul yon tokomingin kit noton yeolse mdimut lakwet kwo chanchanet komoyomonye lakwet kot missing kerut anan mokoye sindanut noton koriren lakwet kot missing ako mochome kouniton.

En sukulishek eng emonito po Kenya ko chang kaimutik kot missing chebunei asikobit konyor kipsomaninik somanet noton neyamat chang sukulishek eng emonito bo Kenya chetokomi ng'weny kot missing eng tekset noton nebo kilasishek chemiten lakok anan chesomanen kipsomaninik ako noton koimuchei kotuten kilasishek ako chang kipsomaninik konoton koyoei kochilgei en kilas akomatoretoksei kot mising kora kit nekorom nenyoru kipsomaninik ko rapinik ana chepkondok choton chemayomotin sikobit konyor somanet noton neyamat en oliton emoniton nebo Kenya kora ko kokowal olesomandoi lakok kokoip somanet noton ake nekibore CBC ako kiwal kot mising

En emonito nibo Kenya ko kikoromit kot mising serkalit en ngalek choton chebo kigoito nebo aisurut anan tax chang tapusiek Che bune mengik chebo kenya kot mising amun en niton kitesak aisurut nebo tuguk anan neibe serkalit kotienge kin konyo kandoinatet noton ne impya emonito bo Kenya kora taput age nebune mengik choton chebo kenya ko kotesak alyet nebo tuguk en oldo tugul noton koyoe lipanetap aisurut kwo ngwony amun mamuche bik Che Chang en emonito bo Kenya kolipan aisurut neo makararan kot mising boisinoto bo aisurut nemi barak amun motoreti mengik choton chebo kenya en or age tugul

En kit tugul ko chametab gee nebo borto ko ne kikiyan kole bo komonut kosir kii agetugul en emoni. Amun ngoi mioni ko memuche iyay boishet agetugul igose ingete ako mekose takiba olda tugul. Komii komie borto ko imuche iwee ele kemoche iyay boishet noton nemuche kotoretin ak kogonin chepkondok kouu imuche iwe itemisie ak imin minutik choton che mokotin asiko ribin en bortangung. Koraa ribsetab borta ko Karan ako Kot missing mii chetindo mionwokik che terter ii ako mii en sobet ne goi amun ingen kole sait agetugul ii Kotot kosirto inendet ko noton olelen bo komonut kot missing komii komie bortangung

En kasari en ominiton bo Kenya kikochenga kot missing tukuk cheyokse en emet kotukul ako terter tukuchu kotiyengee tukuk choton cheyoe neranik kii ak tukuk choton cheyoe chesomis sirkalit noton nebo Kenya. Kit nekobo oino nekokoit metunik chebo bik vhevh8 en emoni bo Kenya kobaretab neraniat noton neko mwalimu en kot noton nekobi kwalen ko amun kokibar polishek ko koboishen soet koyokto lokoiyot nemobo Iman, Kon koyaak kou niton ko macham neranik ako komoborgee en chongindo koyesho ngoliodonoton. Koraa lokoiwek chebo komonut chekokotesa kii ko choton chebo sirkali koyesho ngalek choton chebo Kobos olietab tukuk indonyoishek ak tukoshek.

Kanisa ko katuiyet ne bo komonut kot missing en biik ana en chito amun kanisa ko olekikiyan kele oletilil akoo hekalut noton nekitororen Jehovah akoo hekalunito komiten en komoswek cherterchin en emoniton bo kenya akomiten chendochin kanisosiechuton kotiengee kole mii katuiyet ainon imuche komii noton bo christainik ii, ana ngo ne bo Islamiek kotindoo boisionik cheterter kandoichuton chubo kanisa mii neamndejin biik choton chemi kanisa, komii netindoo boisiet noton nebo kopangan biik en kanisa, karan niton yon indochin biik noton nebo kanisa komie asikosip biik choton chemii kanisa tondoo nemie ak kororonindo nemiten kanisa.

Ane komatam alugui kerichek choton chebo pitamin ak Che tese korotik amun ane kotakoaneran nekim borto ako yomotin korotik bik choton Che boisie kerichechu ko choton Che tindoi mianwogik Che terter anan ko Che kokoba ngwony kararindap bortanywa terter kerichek ak amitwogik Che kiome ak kotes kororonindo ab borto anan pitamin amitwogik choton Che tese pitamin en borto ko Cheu logoek miten kora maembeisiek ak ngwek Che terter kararan mising angeboisien tuguk Che kayobu mbar Cheu ngwek ak logoek kosir keboisien kerichek amun kerichek koboto tuguk choton Che makororon

Eng emoniton nebo Kenya komiten komoswek cheterter chekinyoen biik ak biik choton che ter ter kotiengei kole miondo aino neitindoi mii biik choton chebo gaa che chomei Konya biik choton chebo kipkaa inyoen biik kerchek choton cheyobu ketik ap timin ako kikoyan biik chechang kole bo komonut kerchechu en miondo noton neu nebo sukarok ak alak ane akoikoi kinyaan eng koot ap konyoiset anan sipitali amun tindoi kerchek chebo miondo age tugul ako inyoru toretet eng chokchinet kosir kinyain eng gaa ako kora kinyain eng sipitali koraisi kot mising ako inyoru kerichek tugul chemakchinigei eng chokchinet kosir eng gaa netepeke chengatei eng timin.

En emoni bo Kenya kochang tuguk Che terter chebwone Che bitu en sait age tugul kou ra kit ne kabit en saisiek somok Che kokosirto netai ko komiten neranik en changindo en taonit noton neo nebo Nairobi kobortoi gei agobo toretet ne moche ketoret konyor imanda chito noton nekokibar polisiek nekikuren Albert ojwang kora kit ne kayaak ko komiten polisiek choton chebo kdf asikobit kobel bundukisiek choton Che maiyonotin en emonito bo Kenya ko kakibel en changindo kora ko kangalalen kandoindet ab emet agobo kit noton bilit noton nekikonye nebo kenyiniton nebo kotesak alyet ab tuguk en emoni

Chepkondok chebo sokoni ko rabisiek choton Che toretengei chemungarainik chemi ndonyo ko kinomu kandoindet noton nebo emet nekekuren William Ruto kitou agobo chepkondochu asi kotoret chemungarainik Che mengech cheto komi kotesoksei en kila ak kila kibo kamanut koyai kou ni amun kitekyi chemungarainik ak bik Che terter tugosiekwak en taonisiek Che terter asikobit kotoret ichek kotestai ak mungarenywa kora serkalit kotoreti chemungarainik en kila ak kila kobose aisurut noton ne liponi